Onete chito konai elekibirto pichait yon kinome kioton kikuren camera sikobit konem pichait nekararan bokomonut ingebir pichait situn kibwoten kele kimi bik en kipagenge inoni koboru kele lagokab sugul chekobor pichait agenge, ako icheket kotogu kele tibik tugul anan kwonyik tugul chemi koyoe kit agenge niton anyun kobo komonut amun toreti bik situn koker kee akonai kole kimi ongo ongo en kosoruek chekaba let, niton anyuun ko kararan kot missing' amun chito neyoe kasiniton konyorjigee chepkondok yon kobirchi pichait bik anan yon birote inendet pichainik.